Si keyat benkit kemoche nambarit ab simoit ne boisie nebo safaricom ak kemoche kora kipandet.

Okere rabisiek chemiten karit en kerenyuun ii koimuch koibe chito rabisiekyi ii kobakokonori en benkit ii anan koo yobu chito benki kokocheru rabisiekyi ii komoche koboo koboisien.

Agere ole kikiboishoito chepkondok en arawek lo che kokobata. Ko en tuguk ko kikiboisien chepkondok che itei elebushek pokol angwan ak sabini ak oeng ak pokol angwan ak sogol kenuch agenge ak lo. Ko che kikiboisien en boisionik ab gaa ak chebo makutik ab ko koitei eblebushek pokol angwan ak sitini ak mut, pokol somok themanini ak tisap kenuch somok ak mut. Ko che kikiboisien en choronok ak bik ab family ko elebushek lo, pokol sisit ak mut kenuch sisit ak agenge. Ko che kikiboisien en bilishek ak boisionik ko pokol oeng ak taman ak lo.

Ayani bankishek che miten en kokwenyun amunen oleriptoi rapishek ak motile kei ngakonoren. Bankishek che ayani ko equity, kcb,imarisha ak co-operative.

Kararan bankit eng konoret ab chepkondok chechang. Ko en rapishek chon iboisien en atkai tugul ialen mara tuguk che iboisien en betut ko kararan ikonoren simoit ndamun imuchei inyorchiken sait ake tugul sait ne kemach.

Mutyo kastomayandenyo nebo atkai tugul, koib kweyot ne sorot amun kimakiker komie kele sorot, nebuch ketindoi alak che kokiitu en betutab amut ii imuche ichengchikei ake ne nyoljinin.

Kingomiten miondo noton nebo Covid-19,ko kikinyorjingei chepkondok kobun emotinwekap sang, toretoshek kobun kibagengeishek che mobo serikali kou NGO, UNICEF ak alak chechang.

Atemishei, amine minutik. Borei kakorurio minutichotok, aalde ak anyorjigei chepkondok che aboishen en atgai tugul, en tugukab ko, aalishen aale amitwogik ak tuguk alak chechang.

Inoowe aalishe sikekonon rarakik anyakonorii eng kabatit nenyunet. toreton rarakik choton ngunon karon yo asore kiit age en duket, anemu ak iwaalishen.

Kikotoret bik bankit ab simoit en ortinwek che chang netai komekoyoche iwee akoi bankit asicherchi gee chepkondoo guuk icherchinii gee chepkondok guuk en simoit nyuk yotok eeh nebo oeng ko nyumyum inai chekondok cheitoitinyee en benkit en simoit mewendii akoi bankit asiiwoi icheken.

nyonee metin nyun ko kawee hoteli aka kaamishe, kawee otelit nebaa jkuat, hotelit notok ne gaigai, kaam myet nebaa siling mut ak ngwekek aeng neba siling mut mut, ko tugul kaam siling taman ak mut